Kakwa nyamalitin eetae tnkitobiraro enkare tonkeapi nitii ewueji nemetumieki enkare ore nyamalitin naatae tenkitobirunoto enkare tonkwapi natii ewueji etumieki enkare na ore nyamalitin edukuya na keya nimany enkop ninepu ewoi naturu enkop nemetii enkare asioki enyamali ina edukuya ore eniare keya nita olchamba kake metii enkare enewueji neaku minfmdim atuuno endaa tilo shamba tenkaraki enyamali enkare nemetii inewueji neaku nona nyamalitin naatae tenkop nemetii enkare tewoi naingua.

Kanyio nalotu ndamunot tenidol ena kadolita entasat namirisho wenkerai naewuo ainyangu ena daa namirita ena. Tasat ore tan itu isho enatasat enaayioni ashu elekastomai enatoki nengasa aisuj inkaik na tenedamu ena nadamu ajo enetipat enkusujata onkaik ashu ufafi amu kisui na imoyiaritin pemekijing tenilo anya enadaa ashu tenilo ayier na enetipat teneaku ekira safii nkaik neaku enetipat enisuj inkaik ina nalotu ndamunot tenidol ena.

Kaji iko enkiremore nabikoo peretu tentumoto endaa tenebo itadoyio osina ore eniko enkiremore nabikoo na keyau kekincho nonto endaa sapuk tolchamba lino nilotu akesu baadaye nimir nitum impisai nakitadoyio inabae osina nireri si irkulie tunganak lemeeta sinye pepuku tosjna aje nabiko peretu tombaa osina .

ore enalotu ndamunot tenadol ena naa kadolota ltunganak oigira aitoduaya orkwak lenye enaikununo niaku eishopote kuna toyie enaa enaikununo oshi too rkuak lenye neeta ntokikitin naapiki lukuny neetai enyongu naripi niaku ninche egira aitoduaya aashu aitodolu eneiko oshi torkuak lenye teneishopo, teneripisho amu ore naa ena toki naa enateshetaki niaku ore sii ninye torkuak lenye naa kuna tokitin oshi eishopi, nesheti naa kelotu naa endamunoto tenadol ena orkuak lang ajo kainyoo eifaa nikiaas ashu enaikununo orkuak

Kakwa oitoi naisul pee iboitake enterit pemeya enkare tenebo enkitodoyioroto efolium enkulukuoni tonkiwanjani enkiremore ore enkoitoi nabo naitur ormutaro oibooyo enkarebpa tenesha nelotu enaare akiti pemeya enkulukuoni ino ashu pmeinyal enkiwanja ino enkiremore neaku enitur ilo mutaro nakibooyo enkarebnitadoyio folum enkulukuoni tonkiwanjani enkiremore nona naa nkoitoi naisul peiboorieki enkiremore oemeya enkare tenebo ofakue onkiwanjani.